Ore esimu entouch nakelelek oleng teninko tenintumia tonkera aa keeta wuejitin kumok na indim aironya netum nkera ntokitin pookin nayieu enkisuma, ore eniare ore esimu entouch kebore ntokitin kumok oleng naidim nkera aisuma aate, ore enedukuya kindim nkera ashomo YouTube nisum keon tinewueji e YouTube nisum rorei kumok tinewueji Neeta sii sindemani tinewueji w youtubu na enkisuma, neeta sii nkugurani kumok onkera naidim aitobira lukuny enye, neaku na ore esimu entouch na kesida oleng to nkera na kisaidia oleng nkera tenkisuma enye.

Ore enkisuma e CBC o enkisuma e 8.4.4 naa kepaasha oleng' amu ore enkisuma e 8.4.4 ore esajata sapuk esiai naa ormalimui oos kake ore enkisuma e CBC ore esiai sapuk naa enkerai naas neeku itodolu ajo ore enkisuma e CBC naa kitodolu ajo ee enkerai naas esiai sapuk alang'u ormalimui, ore ormalmui ketii inewueji pee eutaa enkerai kake ore enkisuma e 8.4.4 kees ormalimui esiai sapuk ore idipa ataasa nisho enkerai esiai kiti naas.